Kore esiai o ilang'eni oitayu aate tenkipimata naa enchere, kepuo naa ninche aaretu olorere te emurua, amu kepuo naa aliki eneikunaari biotisho enye, te nkolong' o mbaa naipirata enkipimata o moyiaritin naaje, anaa taa imoyiaritin e sukari, tanaa sii emoyian e biitia, o kulie moyiaritin ake kumok. Kore sii likai siai o laing'eni oitayu aate, naa enchere ninche naa oopuo aisho iltung'anak te enkitanyanyukoto, napuo naa iltung'ana aaduaya peeepuo naa ninche aadol ajo meata nyamali natii nkipimata, amu keipimi naa ltung'ani nepuo naa imbaa enyena naa aaku sidai nkiraki naa pilo naa atum biotisho anaa ilo atum mbaare.

Kore iseseni naayiare te sirkali neishooyo mpaadi, naa kore enekwe naa ninisirii naa ninye e biotisho tenebo sii o minisiri oo lkijanani, o mbaa sii oolkijanani, tenebo naa aitoki o minisiri o enkisuma enkaraki ore taa paa minisiri e biotisho, naa tenkaraki kore naa ilomon loo impaadi, naa kera naa ninche ilomon le biotisho, naa kore sii aitoki kore pe eishooyo minisiri o lkijanani naa keyare kore nena kera silan nayiare neishori impaadi, naa keaku oshi ninche aaku ilkijanani tanaa sii duo etii ninche embata o lkijanani tenkata sapuk. Kore sii aitoki pee enare neishooyo minisiri enkisuma eimu sukuulini naa enchere kuna kera naa natii isukulini paa taa e peremari, sokondari tanaa sii unifasti, ninche naa naayiou nena toki naaji impaadi, te enkumoi naa ninche sii nemedup siiake anyang'aki aate toolbenia lenye.

Kore inkitobirakinot naiteng'eni towoitin naibelekenyi ltung'ana tolosho le Kenya, naa tenebo o mbaa e biotisho, tenebo sii o vile naa napuo ninche aretu iloshon lenye, tanaa sii ilmareita lenye, too ilomon naa oipirita biotisho, loo moyiaritin naa naitarasunoi o moyiaritin naa nemeitarasuni. Kore sii nkai toki naiteg'eni naa enchere kore pee edol oltung'ani ajo kelo ninye atiu anaa keibisiong' tanaa sii kenyaala, nekwet naa nabo kata esipitali, pee etumi naa aishoo mbaare ilkitarini, nkaraki te sipitali naa etumi baare nadede, alang' noshi natum iltung'ana te nkang' tanaa sii naiho aate too inkang'itie.

Kore esidano osintano le Polio, naa enchere kore pee etum enkerei aa kiti sintano le Polio, nelo naa ilo sintano areten osesen lenye metaa kore kenya peebulu ninye, kore peejo imoyiaritin naijo noo polio ootu naa netum iltung'ana , netum naa osesen lenye eteretene, neaku naa kore osesen lenye naa kerere ina moian, nearaa naa ina moyian neaku naa metum ninye ina moyian o Polio, nkaraki nateretena naa esesn lenye oshaake aanyita ina moyian meeu enkaraki ilo sindano opa oteremoki ninye tanaa sii otuudoki, ina kerai naa.

Kore eneikuni pee eiboori imoyiaritin naayau enkare, naa kore ene dukuya, naa peepuo iltung'ana ayier enkare naaoki, peetum naa ataar nena moyiaritin naatii atua nena aariak naoki. Nengasi ayier nkare kore pee eitokitok nakare neitokini airopijie, neoki taa ina kata. Kore sii enkai ake aitoki naiboorieki moyiaritin nayau enkare, naa nchre kore pee eaku metumokini ateyier enkare, nepuoi sii ayau ildawai tanaa ilkeek le sipitali, oopiki nkariak naa aarie imoyiaritin natii inkariak. Kore aitoki nkai nepal iltung'ana ake meitoki ake aok inkariak nairag ake duo tanaa ireyieta, etiu neija.

Kore inkiasin naishoori te ewueji e biotisho te emurua aang' naa kore ene dukuya, keng'as naa aisho iltung'ana ilkeek loo moyiaritin naaje, anaa duo noo malaria, tanaa sii moyian le enkoshoke, tanaa sii nkulikai moyiaritin ake. Kore sii aitoki nkai, naa kepuoi aitoki aishoo naa iltung'ana ilkeek loo moyiaritin, natiu anaa duo noo biitia, tenetumi naa ng'as aipima oltung'anani nejii naa ekeata, netumi naa loiibooyo naa tanaa eata naa ninye tosesen ina moyian naji biitia. Kore sii aitoki nkai, keishori naa nkituak enkisuma naa e biotisho enuta ninche, noshi kata naa napuo kilinik.

Kore olbulabul loloirobi, naa kore enekwe naa enkasing'i, amu kore peeyaku keyou oltung'ani nerasu oloirobi nengas aaku keiasing' nkata pooki. Koree sii aitoki aaku olikai bulabul loloirobi, naa kedanydanya oltung'ani isooten enkutuk, teneaku naa keyou nerasu oloirobi. Koree sii nkai, naa keng'e oltung'ani atua ilgoso, o atua inkiyaa, neaku keyou naa oltung'ani neoj keon atua ilgoso, tanaa sii atua inkiyaa. Kore sii aitoki olikai bulabul loo oloirobi naa keruko naa oltung'ani eaku naa kerukunye ake olkuluk too inkumeshin enkata pookin. Kore aitoki nemusho naa enchere keng'asu naa aaku oltung'ani aaku keirog enkaraki naa naata oloirobi.

Ore olbulabul loo oloirobi naa inkumeshin teneruko oltung'ani nkata narasita ninye oloirobi, nkasing'i, amu kiasing' oltung'ani nkata sapuk oleng' o tenebo naa o ndanyidanyata naa o sootin enkutuk. Kore naake teneyou oltung'ani nerasu oloirobi, neng'asu naa nkutuk adanyidanya. Kore sii nkai, naa kenya ltung'ana eng'eito oo nkiyaa, neng'e sii atua ilgoso, naa keyou oltung'ani neoj kaan atua inkiyaa neyou sii neoj keon atua ilgoso. Kore ene musho, naa enchere kore oltung'ani naa atoiki peyou perasu oloirobi, neng'as aaku keirog naa nkaraki nang'asita naa atum oloirobi.

Kore peeaku iata oltamwoiyiai tiang' kore eninko pee iramat, naa enchere ing'as naa aya sipitali, neishori imbaare, kore naa pee eishori mbaare nelo ang', nilotu naa aapare kake kore ina apa niapare ninye, naa enchere ing'as naa aaku incho metaa kore ilkeek ashu sii intokitin naatejo ilkitarini, tanaa ilaing'eni nemenya, nirishie naa pee menya, anaa taa duo oltung'ani oshiake lemeok kule oo ntare, tanaa sii duo ake minos inkiri, nirishie naa pee meinos nena kiri. Kore naa otejoki kenare neishee aok ilkeek lenyena oishooki te sipitali tanaa duo dama anaa kaarie, nilo naa iyie aakikisha ajo enchere etooko ilo tung'ani lelo keek teina kata. Kore sii aitoiki kai eninko teniapare oltamwoyiai tiniata tiang' naa tenilo naa adol ketutumo endaa sidai, naata biotisho to sesen peelo naa ina daa aretu ninye metogolo ninye neishuu naa ina moyian.

Keisidai tenilo enkibooroto olmarei, naa kenare naa nepuoi aretu ninye nelusoki naa inakata enkibooroto. Kore sii nkai naa nchere kore pee ilo ine wueji nilo naa atumore iltung'ana lolmarei, nipuopuo naa aitagolo amu meata naa oltung'ani lolo aisho olikai engolon, nanyokie naa ninye alotie dukuya, te enkishui enye, neaku ina naa pee sidai piilo enkibooroto olmarei.

Keisidai teniintanak enkerai kiti natoiwoki enkaraki, kore naa ina kerai pee euni, kore peitu eitanaki tenkiti saa nalakwa, nelo naa ina kerai aibisiong'u tanaa sii aiminie enkishui enye. Neaku naa keisidai oleng' metaa kore ake pee euni enkerai, neitanaki toonkuti saai peelo naa ina daa, nena kule olkina, aisho naa ninye ng'olon naa nerishie sii imoyiaritin enkaraki kore naa euni enkerai, neibelekenya naa ntoki oshi ninye nanya ana endaa, amu kenaaya nooshi endaa tiatua ng'otonye, kake kore naa oshi taata kule olkina enaaya, peetum naa endaa osesen atutumo endaa neitoki atutumo ripore o nkulie moyiaritin, neaku ina naa penare peitanaki enkerai kiti natoiwoki.

Koree imbaa oo damunot nikidim aikuna peminyor oleng ntokitin apa nikintiship naa inchere idim naa aku ore apa entoki nikintiship nemiyiolo apa iyie ajo ketaa naa enyamali naje. Duo na teniyiolou ajo matejo ajo kore apa osinkolio la duapa likintiship nijo shomo nining'o nimeyelewa apa ashu nimiyiolo ajo kainyoo ajoito ilo sinkolio, ilo atum aa emorore nabore. Kore na inyakata naa ikijoki naa idamunot inonok menare naa ninyor ena toki apa nikintiship nkarakii naa tayiolo naa taata ajo kejeitaa. Amu kore na tanakata amu ororei naati namukure naa inyor entoki namorisho naaku ina toki naa apa kinko na damunot meeta minyor entoki apa nikintiship tenkae kata.

Kore entoki nayiuni peyie eitadouni malaria te enkop aang', naa enchere keyouni naa nepuo iltung'ana aaku keirag atua e nett, pee epuo naa aibooyo enkajang'ani, nayaki naa iltung'ana ena moyian naji Malaria. Kore sii nkai naa, keyaare naa nepuo iltung'ana aaku, kepuo ninche aitisidan iwuetin naamanya, aibukoo nkariak nataaniki nkaji, nepuo sii aadung'oo nkujit nataaniki nkaji, amu nena wuejitin naa naitururu inkajang'ani, neiki ii nkajag'ani atua nena ariak natii atua nena ariak natii imikebeni te boo, tanaa ilkaraaini, naa amu kelo naa aibooyo malaria enkaraki kepuo naa metaa mekure eatai, mekure eatai ina ajong'ani eyau naa ninche malaria. Kore sii nkai eneikuni pee eitadouni malaria te enkop ang', naa kelikini naa iltung'ana ajoki enchere, kore pee etum ltung'ani ilbulabul le malaria, nekwatu naa ninye enkata nabo sipitali, neisho naa ilaing'eni le biotisho oldawai, tanaa sii ilkeek le Malaria, peelo naa ninye aishuu.

Eeh, katooko opa ilkeek liaang', naa ore apa patooko lelo keek, naa nkaraki naatutumo moian naji malaria, kore naa nkaraki nalakwa sipitalini, naapuoi aitaki olchani oji Olmwarubaine, nalopishore, kore ele shani paa alopishore, naalopu naa ninye ina keeya tanaa sii ina moyian e malaria, naning naa ajo atisidana paa aidip atooko ilo shani. Kore sii nkarake inia, kore pee aning ajo aikasha, nainyototo nalo sipitali, naishoo naa ilkitarini ilkeek naa le sipitali laetwo naa ninche naa ninche aruiye naa abak naa naishuunye, kake kore duo nkiimarato ai toolkeek le aang' naa keretisho nkata naaku meatai ilkeek le sipitali, kake ore eatai ilkeek le sipitali, nmenare nitumiari ilkeek le aang'.

Keisidai peneias oltung'ani usafi e makewan, enkaraki ore pee ias usafi e makeon, ilo naa arishie keon imoyiaritin, naijo duo imoyiaritin enkoshoke nayau naa olchafu teninya oltung'ani endaa o nkaik nee sidan. Kore sii nkai, naa ilo sii naa aitobiraki keon osesen metaa kenere abaiki ilchoreta nikiton tee enkalo amu kore naa pee mias usafi e makeon, nimikinyikaki naa iltung'ana enkaraki nimisidai naaa iyie ebaiki naa naaku naa ing'uou enkinyinyiret nitalam keon ilchoreta , neaku eisidai pii tenias oltung'ani usafi emakeon amu ore piias usafi e makewan amu kore piias aitoki ake usafi e makewan nilo aapu kewan nining' ake siiyie keon ajo elo nara sidai nilo abaiki itum ina toki tiatua makeon nikijoki tijing'a atua iltung'anna anaa entaas duo entoki naasita iltung'ana anaa entoton naa oltungana enkaraki kore paake peaku itaasa usafi e makewan anaa duo usafi oo ilala neaku naa iro abaiki tiatua iltung'ana amu meking'u naa enkutuk.

Kore esiai nayieuni nias tiatua enkisiayare e biotisho naa enchere, kore duo tanaa olkitari ira, nilo naa aaku iyii sipitali enkata duo naa enyare nitii, nincho naa sii iltung'ana mbaare miata naa duo mapendeleoo tanaa intorogony sii iltung'ana ooje tanaa nemee lenkop inyi, tanaa sii nemera ninye olomairei linyi. Kore sii tinira oltung'ani laijo ira olkitari oishooyo ildawai nilo naa aisho iltung'ana ildawai, terisioto anaa enaigero naa olkitari otejo enjoo ilo tung'ani oldawa. Kore sii nkai siai nayiouni nais tiatua enkisiayiare e biotisho, naa keyouni naa nilo apik siake ilomon le siri o moyiaritin oo ltamoyia, metaa ninche naa siri nemeyiolo sii kulie tung'ana, ankara sii e mee esidai naa tinilo alikio ajo eata ng'ania emoyian naje, amu iyie opa olkitari oipimo ninye, niyolou ajo keibisiong' tanaa sii kenyaaya enkaraki emoyian naji anaa duo emoyian e biitia.

Keeikiti saaa naya pee peet peishu naa kore sii imbaa naitalakwan enkishuunyie naa keikumok amu ore oltung'ani peejokini mintoki ainosh indaikin naaje kore peegora ninye ainos nena daiki naatejo orkitari mintoki ainos neeku naa keitalakuan naa nkishuunyie eilo tamoyiai ore sii nkae toki naitalakwan nkishuunyie naa oltung'ani naa tenelotu aok intokitin naaijio naishi tenaa ormiraa otejo orkitari mintoki ainos kake ore sii aitoki ake ngae toki naitanyamal nkishuunyie naa tonolo naa iltung'ani aaku meeok irkiek ooishooki tenkata natejoki imaniki duoo eishakaki oltung'ani metooki kulo kiek niom dama niok kawarie nepal ninye neok nena saai neeku kaarie ake eewok ninye eirag kora naa neeku meishorita naa taata iseseni irkiek ootiaka orkitari ootejo naa orkitari ninche eyiari netuma naa naaku ina naa impaa naitalakwan enkishuunyie .

Kore imoyiaritin kumok naata ildein, naa nabo sapuk ninye naji enkwaang'. Kore taa nkwaang' naa emoyian narasu naa oldia, tenelo ninye metoonyo ilkulie diein oata nkwaang' nelo naa ninye arasu ina moyian naji nkwaang'. Kore sii ninko pee iyiolou ajo keata oldia lino nkwaang', naa keng'asu oldia aaku kebwakita ake openy, neruko sampulal te enkutuk, nesham sii aitoki akwetiki iltung'ana ajo inosa abaki iltung'ana looyiolore oshiake anaa inkera enkang' duake enye. Naa ore ninko pee irip oldia lino te emoyian naji nkwaang', naa nchere iaki naa ilkitarini loo som meshomo naa ninye aremo oldawa lola arip naa ninye oldia linolino teina moyian naji enkiwaang'. Kore pee eidip atarem ilo daawa, nekinchori naa iyie certificate, tanaa sii mpalai naitodolu ajo kermo naa ldia lino, metaa kore pee elo neinos oltung'ani oje , nemekintalaki naa ina moyian, ildawai o sintano oremi ilo tung'ani, otoonyo naa oldia lino.

Kore iroruat naayaita serkali pee eibooyo ermerai le Cholera, naa enchere, kepuoita naa sekali aiteng'en iltung'ana ajoki keyare neituki intokitin naijo duo ilmashungwa, olmaembe o lkulie ng'anayo ewuen eitu einos iltung'ana . Kelikini sii iltung'ana eneiko naa pee eitibir indaiki, amu keyou naa neyieri endaaki meoo, pee ewuo naa imoyiaritin naidim naa ayautu ina moyian e Cholera, aishunye. Kore sii nkai, naa keloito sii sirkali aisho iltung'ana ildawai, oopuo naaa ninye apik inkariak naook, pootum aaok nkariak sidan nemetii naa ilo shafu oidim naa neyau ninye emoyian e Cholera. Kore aitoki iwuetin neitu ebaiki ildawai, nepuoi aaliki iltung'ana ajoki eirowuaje nkariak, enteyier inkariak meitukutua pee itumutumu atook, eidipa naa imoyiaritin naa atuata. kore sii nkai naasita serkali pee eibooyo Cholera , naa kepuoita naa ninche aimaa iwuetin naa nainasieki indaiki naijo sii inkoteleni, aduaaya ilomon le biotiisho o usafii, kore pee etumi inkotelini neemera ninche safiin, nepuoi naa aiken, neisitaakini iloopeny le neine wueitin.

Kore isipitalini naata ICU, naa sanisana kore duo te enkumoi naa kore inaata, naa isipitalini e level four, level five,o level six. Yaani kore taa dei kuna sipitalini, naa nooshi naaji referal, amu kore taa isipitalini naijo noo Kenyatta National Hospital, Moi Teaching and Referal Hospital, Jaramongi Odinga Oginga Teaching and Referal Hospital, Kenyatta university Teaching ,Reseach and Teaching Hospital, tenebo o sipitalini kulikai naijo Nairobi Hospital, Caren Hospital, o sipitali sii najii naa ninya Mater, ninche naa isipitalini nayiolo ajo keata ICU. Keitu taa oshiake nanu alo ICU nkaraki eitu naa atum oltamwoiyiai otii ICU, lashomo naa adol ine wueji.

Eeh, keret enaata olkina entasat tenebo wenkerai enye, tookoitoi naijo duo, kore naa te enkerai, kelo naa aisho enkerai biotisho, nkaraki meatai naa enkai daa sidai te enkerai, nalang' naa kule olkina le ng'otonye. Kore sii aitoki te entasat kore peelo metaa enakita enkerai neaku meitoki naa ninye atum mion toolkin, amu etanaayie naa enkerai kule, enkaraki kore duo teneitu enaaya enkerai neton naa ninye adol kewueni ilkin meishorita kule maate nelo nemeu ilki enkaraki naa eitu anak enkerai. Kore sii intasati naa keiteng'enaki ninche esidano enkiishooroto e kule enkerai amu ketolikioki ninye ajo koreajoki, kore ilapaitin ile le kwe, angasuni pee euni enkerai, nemeyare naa neishori enkerai enkai daa, kake kule olkina ake eishori. Kore naa pee eaku etogiroyie lelo apaitin ile neng'asuni naa aisho kulie daitin kake, nenakita sii ake ilkina anaa meitabaki ake iyie ilarin waare. Peetumi taa atooru ilkina anaa sii peetumi ake aisho meendeleai enak olkina.

Kore eduata ooltunganak otii ang. too ntokitin naasi tenkaraki emoyian elukunya naa enhere ketii irkumok oojo nince imbaa nina esakutore, amu metewuo netiu enyoraa ninche aajo ketae moyian elukunya.na ketii irkulie laa kejo ninche ore emoyian elukunya ,neme emoyian enapa nayae sipitali. kake emoyian naaaku ore duoa ake oltungani pee ening ajo keya lukunya, neishori enkiti kisugi aajoki isugai pee kibolori naa emoyian te lukunya. neeku naa kore duaata enye naa kepaashari naa ninye onoo kulie tunganak, nkaraki keyiolo naa kulie tunganak aajo kore paaku keeta oltungani moyian elukunya, nekuetieki naa sipitali. pee epuoi naa aabaak tesipitali, ildktarini, amu neia naa ikunari imbaa ebiotisho nkatitin pookin. kake ore too kulo tunganak otii ang' nejo ninche imaniki aasakutore tenaa sii nkulie mbaa ake naapaashari.

Koree enkoitoi sidai nayiolounyeki ajo kenuta oltung'ani naa inchere kelo oltung'ani onuta kelopisho tosira nelo sii aku ketum enyamali amuu ketii daikin nang'asu ajo mayeu naa. Nelo si akuu ketai idaikin naaje naaku ninche ake eyiou tankata pookin. Koree naa eninko piyiolou ajo kutunute oltung'ani naa tenimpi naa tentoki naipimishoreki nadumuni tesipaitali tenaa sii te Kaidim chemist. Kake eitu si akata atem ina oitoi nkarakii olee naa ara nanu. Kake kayiolo ake ajo ketae naa nena tokitin naipimishoreki nayiolounyeki naa ajo kenuta oltung'ani neyiolouni sii ajo nolapatin aje naa nutai naata ena kerai ashu sii ena kitok.

Kore ngolikinot naimaa iltung'ana lemeata inkidamat, etum inkiasin e biotisho naa nchere, kepuo naa ninche isipitalini epuo naa ajo njo iyie embaare era naake eibisiong' anaa sii emoyiaa, nerinyuni naa te sipitali nkaraki nemebaiki naa ataalaki aate. Kore sii nkai golikinoto, naimaa lelo tung'anak naa nchere kepuo naa ninche kore inkera enye nepuo ninye aabulu naa eata ake nyamalitin e biotisho, nkaraki enaa nemedup awaita inkera enye sipitalini sidan, naishooriki naa mbaare nadede. Kore sii aitokii nkai golikinoto naimita lelo tung'ana, naa enchere medup naa ninche atalaaki aate embima e biotisho nalo naa arettu ninche enkata naagol elaare te sipitali, anaa taa imoyiaritin taa naijo noo kansa o nkulikai. Amu kore nena moyiaritin naijo noo kansa, iltungana oata impisai ake oidim atalaakiti aate, o laata embima, neaku ore naa iltung'ana lemeata inkidimat, nemedup naa ninche atalaaki aate. Kore aitoki medup, medup sii atalaakiti imbimai e afya nalo naa ninye aret ninche, nkata natum nyamali

Kore esiai loo nkajijik o ilomon peyie ejiru enkukuo sidai metii olgela, naa enchere keyare naa netii nincheine wueji naikenishoreki, tanaa neoshieki naa ina kukuo, pee etum naa ninche aitang'aza tanaa sii atolimu aajo enchere etii naa toki nataase torno, tanaa sii elimu aajo eatai naa iltung'anaa ooje oetuo naa ninche ayau olgela tiatua ina kukuo. Neaku kore likai siai sii loo nkajijik o ilomon naa peepuo naa ninche aitoki aisho kulo tung'ana duo ojing'ita ninye ina kukuo ayaa lelo orika ooje enafasi tanaa sii rishata, napuo naa ninche apuo airorie iltung'ana eimu naa nena ajijik o ilomon pee eoshoki naa ekura, amu kore pee epuo metaa oltung'ani obo etaa keisho ninche nelo naa aaku ke ti naa lgela au meaku naa ina kukuo enkukuo sidai nemetii olgela, neaku ilo taa osiai loo nkajijik o ilomon, ejuru naa ninche ilomon lemetii lgela.

Kore imbaa naatupukutuo te enjurore e IPSOS nabayieki det naa enchere, eshomo naa ninche aajo enjere kore te Kenya ore asilimia e onom oong'wan, oo iltungana le Kenya nejo naa ninche enchere meloito naa serkali aishaari. Eunyakita sii aajo, kore esajata e onom obo o iltung'ana nepuo sii ninche aaku mening'ore sirkali e broadbase e Raila tenebo o Ruto. Kore sii enkai toki nainyaaka enjurorre e IPSOS enchere, etii intoiwuo sajata e tikitam oong'wan, naadlita ninche aajo meloito enkisuma aa sidai, nkaraki o lomoni le unifasti tenebo o nkera e CBC. Kore aitoki e asilimia e tomon oobo ooltung'ana, neijo ninche ketii sirkali enkoitoi naishaa naa keasita embae sidai, neaku taa lelo taa imbaa naatupukutuo te enjurore e IPSOS nabayieki det.

Ore esiai e IEBC peyie eibalunyie enkukuo nemetii orgela naa inchere keyiari naa nepuo IEBC aitoosh iltung'anak nkunkuo naakuu naa metii orgela amu keyiari naa nepuo ninche aisho kila oltung'ani metoosho kura nkaraki nkoitoi nanyor ninye negelu sii iltung'ani onyor ninye ore aitoki ngae ,ae siai e IEBC naa poopuo sii ninche aiteng'en iltung'anak aaliki neikoni teneoshi kura aku ketii ilaisiasak oopuo ajoki kore tenemikiyieu nikigelu nanu tipikakaki X orbox lai naaku etu kigelu inakata naa mongo ina araki ore peeingusa rangi le nkalamu ata limiyieu neeku naa ninye itagelua neeeku na keyiari nepuo IEBC ninche aiteng'en iltung'anak enepuoi aiko tenewoshi kura ore sii ngae naidim IEBC ataas peei bakunyie enkukuo nemetii ergela naa poopuo naa ninche aayakikisha ajo otoosho iltung'anak pooki oigero aapuo ajo ore iltung'anak oowosh kura toowuejitin enye nemeetai iltung'anak loonkulie wuejitin oopuo awoshiki likae tung'ani kura tenkop nemeigero ninye neeku ilo taa siai e IEBC naa eibakunyie enkukuo nemetio oregela.

Kore inkaraki naishelewe serkali eitu eishoru iropiani naipirare ilkerenketi, naa keyauwa enyamali sapuk nkaraki keshomo naa lelo tung'ana oasita isiaitin te lelo kerenketi lapaitin obaiki oluusoo ile eitu etum naa ninche ilmusaarani tanaa sii impisai enye, nelo naaina toki ayaki ninche nyamali, nkaraki kore iloomanya inkajijik nepuoi aikenoki inkajijik, kore sii ilkulie oata inkera e sukuul nepuoi amiru inkera te sukuul ajoki enchom eyau impisai, neaku naa eyauwa naa ina toki nyamali sapuk. Kore sii aitoki nkai nyamali nainotito iltung'ana enkaraki inia, naa ore duo maendileo naas ilkerinketi, neitashe naa enkaraki nemeatai naa impisai naendelearieki, tanaa nawuoyieki naa dukuya naa easitai lelo siaitin, neaku inenia inyamalitin taa einotito iltung'ana enkaraki naa naishelewe sirkali eitu eishoru iropiani naipirare ilkerenketi.

Kedede ajo ketaa lmutandao enkoitoi sidai oleng too imbaa naipirita erikore, amu kore iwuetin natiu anaa Twitter yioloti naa taata kuna oloong'i ajo X, tenebo sii noo Facebook, o Tikitok, etaa naa ine wueji epuo iltung'ana aitodolunye pishai, tanaa sii ifidioi oo ntokitin torok nasita too iwuetin enye, naa sii intokin nayiou neiutaki ilarikok lenye ajoki naa entadol kuna baa, nipuopuo naa aas esiai tene eipirta kuna baa, amu itum naa oltung'anite te tikitok eshomo neosh fidio, olbaribaara lenye torno, kore ppee epik nena fidioi eilo baribara olmutandao le Tikikok, nedol iltung'ana pooki, kore sii pee edol ilarikok, nenya naa ninche anyit, neinyoitoto naa ayiaya impisai, naapuoi aitibirie ilo baribara, neija sii etiu iwuetin naijo Twitter, nkaraki ore ilarikok, etaa mekure eyiaya iltung'ana ilarikok epuoi ayiaaya too inkopisini, tolmutandao ake oijoiye aa Twitter, tanaa sii Facebook, ninye elo ake oltung'ani nerewaki olmesej olarikoni lenye, pee edol olarikoni ajo ayieuni te embae naijo natiu inji o natiu inji, neaku naa neija naa eikunaa imbaa olmutandao naa ilomon lerikore.

kore nkarakee naibalie lomon ncheree kegirai aiyalaa ee malii ee sirkalii kore nduatai naa encheree keyarii noloo sirkalii aistaaki lolo tunganaa te kotinii oogira ainyalaa emalii esirkalii kore taa peistaakini kuloo tunganaa nooshii ninshee faini tanaa sii eeni te jilaa toh larin kumoo poopuo naa ninjee aaku naa ee nkitanyanyukotoo tololo lkulikai looyeu ninjee neendelea tanaa sii neitokii ninjee apuroo malii ee sirkalii. Kore sii nghai nayerii naasi naa keyarii neitogolii ee lturur le IECC lorere naashi ninyee mbaa ee roparee poolo naa ninyee aaku kojuruu naa ninyee mbaa pooki ee mali ee sirkalii notumii naa ateyoloo ajoo ee kanghai einyalayee emalii ee sirkali naa kainghai oitibiraiyee naaku inia taa nduataa aai peyie meitokinii naa aigil inia bai ee nkinyalakunoo tanaa sii nkutumiaratoo tooh nkoitei nemeisidai oo malii ee sirkali

kore nkaeraki ingolikinoto nagirai aaimaa too siaitin te enchoto o isiaitin, naakore nanu entoki naidim aishaa elelero nayiou neiteru isiaitin enye, naa enchere ina enkoitoi sidai, Kore duake iata oltungani inkuti pesai niterunye esiai ino naijoiye biashara naa eyiare nias amu ore taata, nemokore etumoyu isiaitin, neaku ore elelero, kelikini ninche ajoki kore pee interu esiai lino, neitokini sii ajoki enchom oltururr le serkali ooji noo Uwezo Fund, amu keatai impessai o lkijanani naishori ilkijananin oas biashara, tenelo naa nikinchori inkuti shilingini, nilotu naa aasie embiashara ino, tanaa sii aaponunye biashara ino. Koree sii ankai naidim aishaaki elelero nayioou neiteru isiatin enye, naa enchere, keyare naa keiteru ninche isiaitin eyiolo aajokeatai intokitin naijo noo ushuru, nalaakini naa serkali, pee mepuo naa ninche aas esiaitin meyiolo aajo kerinyokini serkali inkishu enye tana sii kodi, amu koree naa ninye tenkai kata nekipuonu kenya KRA aatum, nilaikino eninko pee ilak impisai o ilarin o ilarin, neitu opa ilaaki serkali tana sii kodi e sirkali.

kore nduataa aai telolo karsisii oyeu ninshee noponuu abol mbiasharanii toloshoo le kenyaa naa kalikii ajokii encheree nchoo abakii duo encheree etejoo lomon keatai lomon lemeisidan oipiritaa nkukoo eee lbarbaranii torok simui naa kore akee tooh nkulie tiningurie taata eee nkulie inshii nataanikitaa kenyaa naa kenya naake sidai amu kore naa kenya keataa naa kenya demokrasia. yani keidim naake taata nooshi kura negelinuu akee ltunganaa te sereanii, kore sii aitokii te kenyaa naa itum naa ltunganak loisomatee loataa sii ninshee nkisomaa naneree peendesha mbiasharanii ee lolo karsisii. Naaku naa kalikii akee duo nanuu ajokii emilamarii amuu kore te kenyaa , kenya etii ntokitin sidan, amu kore airport natii kenyaa naa ninyee airport sapuk tenabataa naa east Africa. Naaku naa meyerii nupuo ninyee nkulie nghojitin amu kore te kenyaa naa kewezekana peetum ltunganii faidaa sapuk angarakee kore ltunganak le kenyaa naa ltunganak lonyor ainyengaa ntokitin neataa sii daake ltunganak te kenyaa mpisai naidim ainyengunyee ntokitin duake naitobirinoo taatua kenyaa

Kore entoki nagiraisukulini aimaa peyie metumito enkisuma narisioo naa enkaraki, etii isukulini natii ninche irpurkeli, inkwapi nemeatai sitima, tanaa sii duo ake intokitin natiu ana ilbaribarani sidan, neaku naa ketii ninche inkera nemetum intokitin atadol tanaa ewuo aa taata inkera naasita ilomon le Science tanaa sii enkisuma e sayansi, naa neaku metum ninche intokitin naijo laboratory. Neaku neina naa imbaa naidim peaku naa meatai enkisuma nairisiou. Neija sii etiu too ilomon loo iropiani, enkaraki ore iropiani naareu sirkali isukuulini, keatai isukulini naarewaki serkali impisai kuni oleng', amu amu etii sukuulini naarewakini isilinkini naabore inkalifuni iip imiet, tanaa sii million, neati sukuulini naarewakini insilinkini nkalifuni ong'wan tana inkalifuni are, aji taa eiko oltung'ani inchilingini nkalifuni iip are teneret naa sikulini natii ikera iip are anaa sii iip are o onom, neaku neina baa ake iyie nayauta naa metaa metumitoi enkisuma narisio.

Kore induata aai peetumoki aataret lelo tung'anak oogira aaimaa nyamalitin oolukuny torkerenget le Homa bay keyiari naa neya serkali irkitarini le biotisho tenkumoi ina kop meshomo naa ninche aipim lelo tung'anak nepuo sii aishoo mbaaare kore sii. Ngae keyiari sii naa neyai iltung'anak le biotisho meshomo aiteng'en iltung'anak leina murua impaa naipirta naa moyian oolukuny pootum naa lelo tung'anak aatubulu ajo keetai naa ilewe neetai sii inkoitoi naaiboorieki imoyiaritin naijio nena.

Kore neikuni pee ebaki ltung'ani pooking'ai neisulaki nena naing'waa ilmareita oomena, naa enchere kenare naa nelo sirkali aisho metaa nepesho nkisuma e shumata, enkisumaa taa duo iye duo noo unifastini, tanaa sii kolegi, pemepuo naa lelo tung'ana oomena alayu naa ninye enkisuma enkaraki nmeeta impisai. Kore sii nkai naa, keor naa taata sirkali aisho nena kera namena , loan oo mpesai, tanaa baiki mpesai e pesho e sirkali, naapuo ninche aalakie inkajijik, nnenyayie sii indaiki egira naa aisuma tenkaraki naa kore peaku ketum neina nepuo naa ninche aaku keaata naa ninche engolon naisumare, nemepuo naa aatau enyamali enkaitai naisuma.